Eeh en inguni ko kokochang'aa olekiyoktoitoo chepkondok kobaa emotinwek chebo sang miten eeh tuguk chekebore block chain ii anan ii kikuren binance ii imuche kora ikuren digital crypto currency koo biik eleo en ingunon ii koboisien tuguchuton missing koo yon imuche koyokyik chito nemii oleloo amun ii eeh boisie en olan tugul across the world akoo kikokuiyo biik eleo missing kobo komonut en atkai tugul kora kiribokis kora chepkondok en yoton amun ui kechor kora chepkondochoton kora komiten nekekuren 'send wave' ii koraa komiten nekekuren 'paypal' ii, koraa komiten nekekuren 'cash app' ak alak chechang, chang missing tuguchu akot M-pesa imuche iyokyi chito nemi sang iboisien kit nekibore m-pesa global, kobo komonut missing niton amun kitoret biik eleo miten biik chebo emoni chenan ibakwai kasisiek en emotinwekab sang konan komoche koyok chepkondok kobwaa gaa olii sikomuch koboisien inendet en bandab tai kobo komonut missing.

Boisionikab 'micro finance' ii en besendo nebo rapinik en emoni koo ee chang missing anyun besendab eeh 'micro finance'en emoni amuchii akon ot kerutiet sikumuch keyai oleborundogee koo iniker 'Kenya women' eeh 'micro finance' koo bo komonut missing tam kokoinik chepiosok oleo en emoni ak ee yekokokochi chepkondochoton ii kobo komonut missing en atkai tugul amun imuche koboisien en bandab tai.ak kora eeh koboisien en tuguk kolipanen kot laak, imuche koalen amitwogik cheimuch koyam ak eeh tuguk chechang missing chetoreti ,anan sikonyor kora makatiat nebo kila kobo komonut niton anyun atkai tugul ,kit nekingen acheket it ko eeh'micro finance' koo konu kora ak tun yon iwektoi chepkondochuton ko iwektoi kochang kiten mouu olekiibundoi kobo komonut missing en kokwenyun akoboto kora chepiosok chechang anan biik tuugul cheboisien 'micro finance'.

Itonwekab emet chenyolu keker olon kiputei pamba pamba anan en lukait nebo kingeresa kekuren harvesting of cotton ko kingen kele minet kora anan minsetab pamba ko nyolu kemin en ole yamat ak ole mami beek ko kora yon kikesei itondoab emet nebo yon kikesei pamba konyolu koyamat emet mayochei komi beek anan rewot agetugul nebo oeng' mayoche kebut olon roponi mochei kityo olon kilal asista anan ko oloyamat emet kobo komonut mising' ngecjop kou mito amun ngebut en olo ropono kowechoskei tukuchuton mising' ko mara kowechokis komatikoit akot oleyocheu pakeib sikimuch ke process san akeboisen en ng'alekab imuche ko ngoroik anam ko tukuk alak kobo komonut mising' anyun ngisup itonwekab emet olon kiputei tukuchuto en akei tugul

Ortinwek chekororon en ribetab rabishek anan chepkondok kochang' mising' ne tai ko imuuch ipwech chepkondok kuk koba benkit yekaib koba benkit imuche kendeun anan kekonorun imuche kora imwa ile inye imoche en ou chepkondo choton sikomuch koboishen benkit si ye it yoton komuchei kendeun rabishek kuk nebo oeng' kora ole ikonoren chepkondok ko Sacco Sacco kokonori chepkondok ak imuche kora kotesak en atkei tugul ako kiramuch akonor rabishek chechang' mising' en ole aburen

Ee chang biik mising che chamei sacco kosir benkishek. ako ee sacco en olon kingen, chitukul kokonu pesendo en interest anan ko tesoskei chetuteen mising an kionien benkishek. Niker kora benkit nebo Equity, ko nisom rapishek eng pesendo, iwektoi ak percentage che sirei tiptem. Ak ionien anyun sacco, sacco ko nisom pesendo, ko masiri taman ak somok percentage chenyolu iwekte eng chepkondok chotok. Kobo komanut mising sacco en atkai tugul. Kora ninde chepkondok sacco ko tesaskei ngobur rapishek eng sacco lakini ngobur en benki komuche akot kobosok chebo ripset. Ko en olan tugul ko cham kochamei biik sacco amun toreti icheket kotes ak rapishek anan chepkondokwai. Akomuch kotech icheket. Imuche kora koyae pandabtai akomuch konyor icheket makatiat mebo kila betut en lagokwai. kobo komanut nitok.

Teset ab tai e kapkirwok agobo ripsetab mbaret ko kit ne kingen ko terter judges anan kirwogik che telelchin mbaret che kigiappointen emet ab Kenya sikomuuch koger itonwek chebo mbarenik en emoni. Bo komonut yon konyor chituugl title deed sikommuch koribokis ole teme. En atkai tugul ko mbaret ko kit ne tam kochome biik mochomdoi missing, imuch ot koik boryet en kokwet imuche ko causen chaoas en kokwet. Ko bo komonut anyun mising olon kayai biik kasit en atkai tuugl. Nkoyai biiik kasit anan kobat temsiiet anan kobat tuugk ko bo komonut mising en atkai tugul. Bo komonut kasishek chuto anan besendo nebo rabishek amun toreti ele o mising biik toreti kora biik kotem minutik cheimuch en ta yon kotoretenge icheget en amitwwogik. KO kap kirwok ichuton koyoche korip amun en mbaret kochang tiyosiek mising